Mũndũ abagĩrĩria na kũharĩrĩria mũgũnda, okorwo nĩ kuma na magũgũ ũkamba ũkamaruta, arabu ũgathondeka mũgũnda ũkaũharĩria , ũkarĩma, wa kerĩ ũka ũgetha mbegũ iria njega, iria cikũruta mĩmera mĩega, ũkahanda, arabu ũkamenya ũrĩa ũrĩcokaga gũcitĩrĩria maaĩ, no ũtũmĩre njĩra ndiganu , cia kũhota gũitĩrĩria mbembe ici maaĩ nĩgetha citikome ciĩ mũgũnda, cia mera wega ciakorwo cikũrĩte , ũgacirĩma , na rĩu tondũ cigũkorwo ci citaũmĩte ũgacithandũra ci ciothe, kana ũgacihũrahũra na kĩmũtĩ, nĩgetha cihote gũthandũka, icio ingĩ ũgathandũra ona moko, ũgacoka ũgaci ũkanĩka ngũ, ũkanĩka ngũnia ũria ũkũhota gũcitandaiya hau thĩ, nĩgetha cihote kũhĩa wega nĩ riũa, arabu rĩu kuma hau no ũmenye ũrĩa ũgũciga thi thitoo-inĩ.

Wa mbere no njuge mũndũ ahũraga mbica nĩgetha kuonia mwendia atĩ, kĩndũ kĩu nĩgĩkinyire wega, tondũ wa mbere kwanja nĩkũmenya atĩ mũndũ ĩcio nĩ ahotire gũtũma na gĩa gũkinyira. Wa kerĩ nĩ atĩ kĩngĩkorwo na gathĩna, no ũhote, mbica ĩyo nĩ nĩ kwonania atĩ, kĩndũ kĩu gĩkinyire kĩna gathĩna kau, koguo ndĩgũkorwo atĩ nĩwe ũtũmire, kana ũthondekire gathĩna kau. Wa gatatũ, endia acio nĩ mendaga mbica nĩgetha mahote kwonia andũ atĩ wĩra wao nĩ ũrakũra, kana mahote kwonia andũ atĩ no mametĩkie atĩ nĩmararuta wĩra, na nĩ marahota nginya gũtũma indo icio cia, cigakinyĩra agũri, na wagatatũ no njuge , mũndũ nĩ akoragwo akenete mũno , koguo mbica nĩ ĩkũririkanagia atĩ nĩwahotire kũhota kũgũra kĩndũ kĩu.

Wa mbere nĩmathondekaga kũrĩa maaĩ mangĩhota kũhĩtũkĩra, nĩgetha matigakorwo me handũ hamwe, matigakorwo magĩthondeka maria maya , wa kerĩ no njuge , gũthondeka karabati nĩgũtũma, nĩkũhe , nĩgũteithagia mũno maaĩ maya makahota gũtwarwo na mwena ũmwe, kana mwena ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha ndũkahote gũthondeka maria maingĩ barabara-inĩ.

Mĩtandĩko ĩyo ya cuma ũthiaga kwĩ bundi wa cuma, ũkamwĩra ũrĩa ũngĩenda gathoko gaku kahiane, nake nĩ agĩũkaga gũthimithania ũrĩa ũrenda cikinye, harĩa ũrenda cigananane na ahote gũthondeka o hau haku, kana hena arĩa maamũraga magathondekeka kũrĩa marĩ ,arabu magacoka gũka gũcinĩrĩra rĩu handũ haku, na rĩu gũbanga matunda mũndũ agabangaga kũringana na ũrĩa ciendekanaga, okorwo nĩ matunda macio mendaga o mathiĩ ihenya , kũgwo ũrĩmabanga haha hakuhakuhĩ, na cio indo ta kabĩnji, thũkũma hau thutha-inĩ, no ti atĩ nĩ kũnene mũno, na matunda tokorwo marĩa meruhĩte mũno , magakorwo me handũ hakuhĩ, nĩgetha mathiage, kana magũragwo na ihenya ,matigathũkĩre thoko-inĩ, na cio indo ingĩ ta nyanya, na macungwa ũkamathima marĩ maingĩ ,nĩ ũndũ wa arĩa mendaga tokorwo ciĩ kiro , kana cina gĩthimi kĩnenanene gũkĩra andũ arĩa, gũkĩra kũgũraga kamwe kamwe.

Ici nĩ mbera, na njuge ici ni iria cikoragwo ciĩ ndune thĩinĩ. Cikoragwo ciĩ mĩthemba ĩtatũ, hena iria cikoragwo ciĩ njerũ thĩinĩ, hena iria cikoragwo ciĩ ndune, na hena na hena iria cikoragwo cikuhĩrĩirie ndune no ti ndune biũ. Niĩ nyendete iria cikoragwo ciĩ ndune tondũ cikoragwo na kamũcamo ge kega, na cieruha nĩũmenyaga ciĩ njĩru tondũ nĩ cicenjagia color cigakorwo rĩu ga- color kau gatune, na ũguo nĩ cikoragwo na kamũcamo kega ga cukari, citikoragwo ciĩ na kaũrũrũ kau gakoragwo ke iria cikoragwo ciĩ njĩru.

Ici nĩ mbembe na cicenjagia kũringana na ma mahinda nĩ atĩ, ciendereaga gũkorwo ciĩ nyũmũ, o ũrĩa ũrathiĩ ũcigĩte nogwo cirakorwo cirĩ nyũmũ, na nogwo cirathiĩ ciongererekete thikũ ciake ciagũkorwo cigĩ cigĩikara kana ciĩ njega, na nginya ciĩ nyũmũ ũgwo no citũmĩke gũthondeka mũtu, wathĩa mbembe ũkagĩa mũtu wa, ũngĩtũmĩka kũruga ngima, na nginya no ũtũmĩke nginya kũruga ũcũrũ ũrĩa wa kũrinda, nĩgetha ũkahota ũkaruga rĩngĩ baadaye, kana ũkahe ngũkũ, rĩu iria ciatigara , na no citũmĩke nginya kũruga gĩtheri, na nĩkĩo kĩendete mũno , nĩ agĩkũyũ kana mũkimo.

Maita maingĩ kĩanĩkagwo, cianĩkagwo riũa-inĩ nĩgetha cihote kũũma, tondũ ciĩ nyũmũ , citithũkaga kana gũkorwo nĩ tũtambi, kana wa kerĩ no ũcige ngĩkũnia-inĩ ciambe ciũme , arabu cioma ũkoya gĩtangi kĩa plastic, ũkaiga karatathi ka nylon thĩiniĩ , arabu ũgacoka ũkaitĩrĩra mbembe ici , ũgacihinga hau igũrũ ũrĩa rĩera rĩtakũingĩra kana kuma, ũũ nĩ ũtũmaga mboca citikaingĩre , iria nĩcio cinyamaragia mbembe mũno maita maingĩ , na nĩ ci cirĩaga nginya cigatũma cikorwo njũru, kana citiga tũmĩke rĩngĩ , wa kerĩ nĩ ũkorwo ũkĩmenya atĩ citibatiĩ kũhutia maaĩ , tondũ cingĩhutia maaĩ no cigume, kana nginya ciambie kũmera, no nginya citigũkorwo atĩ ciĩ njega, no kũmera atĩ nĩcihutirie maaĩ , koguo cigathiĩ cigĩthũkaga.

Wa mbere no njuge mũirĩtu ũyũ anyitĩte mboga ĩno ahĩana nĩ mũyuthi, koguo no njuge nĩ ndĩrakena mũno nĩ kuona atĩ ayuthi nĩ moete ũrĩmi moko-inĩ mao na makaũkũria makamenya atĩ nginya ũrĩmi wĩna mbeca na wĩna macokio mega. Wa kerĩ nĩ atĩ ũyũ nĩ mũyuthi na nĩ ahotete nginya gũkũria mboga ici ciothe tondũ nĩ ĩronekana na kũu thutha atĩ nĩ mboga nyingĩ na nĩ mũgũnda mũnene akũrĩtie mboga icio, na mboga ĩyo nĩ nene wega nĩ ĩkũrĩte ĩgakũra wega nĩ ĩmenyereĩrwo wega, ĩkahandwo ĩgaĩtĩrĩrio maĩ na ĩkahota gũkũra nginya ĩgakorwo ĩĩ mũthemba ũcio na ĩnene ũguo.

Wa mbere, maheanaga iheo iria ci ciandĩkĩtwo mĩkawa ĩyo, kũgwo mũndũ ũyũ angĩtua gũthiĩ na, anyitĩrĩire kĩndũ kĩa mũkawa ũcio , kana kĩndũ kĩu aheirwo ĩ, nĩ ahotaga gũkorwo akĩenderia andũ, ũmenyo ũcio wa atĩ kwĩna mũkawa, kũgwo nginya niĩ ingĩona rĩu kĩndũ ta gĩkĩ no njũrĩrĩrie kũrĩa arutire , na nginya angĩnjĩra nĩ mũkawa ũcio , nohote kũmenya kũrĩa ũrĩ na nginya hote gũthiĩ , wa kerĩ nĩmaingĩhagia arũgi kana atũmĩri a mũkawa ũcio, tondũ kũheana iheo icio ĩ , nĩ ũratũma nginya we wĩta mũgũri ũkenda gũthiĩ kũu kũraheanwo iheo, nginya nĩgetha we ũgĩe kĩheo kĩu, wa gatatũ, nĩ ũkũragia hoteri ĩno atĩ , nĩkũhota kũmenyakana kũrĩa ĩrĩ, na kĩrĩa mareka , na ũkahota nginya we kũgĩa motica wa gũthiĩ kũu.

Wambere no njuge kũnyitana kwĩ bũrũri kwĩ mabũrũri nĩgũtũmaga nginya gũgakorwo na thayũ mabũrũri maya mothe. Na ũũ nĩũtũmaga nginya ũrĩa gũkoragwo na mbara cia mabũrũri cikahota gũthiĩ na thĩ, na ũguo ciathiĩ nathĩ mabũrũri maya nĩmahotaga gũkũra, na gũthiĩ na mbere kũhĩtũkĩra mabarabara, thitima, yani maũndũ marĩa makoragwo makĩũka nĩ maũndũ ma gũkũria bũrũri.